ngatitik choton chebo kibakenge eng bik choton chebo emet ko toretu mungaret noton nebo temisyet konyor kelchinoik choton chechang kot mising, yon miten bik chebo emet eng kibakenge komuche temik konetken icheket eng icheket choton chenyalu koyai asikonyor rurutik chekororon.

nyoru temik kelchinoik choton chechang ingoalda ko icheket minutik anan rurutik choton chechwak koaldechi alik, kelchin netai ko imuche temik konyor rapinik chewekunotinken eng minutik anan tukuk chebo imbar chekokaboisyeb, koraa konyoru chepkondok choton chechang.

mbarokwok choton chebo temisyet, ko tindo kelchinoik choton chechang ,ko Yan miten kanetisyet noton neyamat akobo temisyet kotoreti temindet eng ortinwek choton chechang, netai koborchin temik oleyaito kasit noton nenywan, nebo aeng kokachin temindet kokilchiken kasit noton nebo temisyet.

boisyet choton chebo rapishek eng emet not on nebo Kenya, ko chang kot mising, netai eng kabiloshek choton chebo boisyet not on nebo rapishek chechsn eng Kenya ko oret not on nebo benkoshek, boisyonik choton chebo rapishek eng benkishek eng emet not on nebo Kenya ko chang

kit noton nekiiben tukuk eng tukoshek cheechen eng emet noton nenyon nebo Kenya kekuren ,troleit ,ko kamanutyet nebo troleit niton ,ko netai konyumnyume kasit noton nebo alik olon kwe tukuk choton chechang eng tukoshek chu echen, nebo aeng ko Yan kasit noton nebo.

kosich kelchinoik temik choton chechang kot mising kongoaldechi apakato ematinwek choton choton chebo sang, ko chang ngatutik choton chekisubi asikobit kokoiyto temindet apakato koba ematinwek choton chebo sang, ko yache kochikil choton bik chebo chikilisyet abakato pichaton kotko kororom.

chang ortinwek cheimuche koboisyen kibakenge noton nebo bik eng emet , asikobit kotoret temik choton chemengechen konyor chemungarainik, choton chebo rurutik chechwak, kit nebo kamanut mising anan nebo chepchepindo asikobit konyor bichu chemungarainik chebo rurutik, ko koboisyen muswoknotet noton nebo kasari komarta rurutik choton bo imbar.

Chang kaimutik choton chenyoru chemungarainik choton chemiten oret taban eng kajiado

Boisyet noton nebo muswoknotet noton nebo kasari nondon nebo mpesa nekisuben boisyet noton nebo rapishek kotindo kelchinoik choton chechang kot mising, tabanut noton nebo kisuben boisyet noton nebo rapinik kotoreti eng konoret noton nebo rapinik, kit ake neyoe boisyet nekerken ak oraniton nebo mpesa ko noton artel money.

muswoknotet noton nebo kasari noton nebo mpesa, ko kikobit kotoret bik choton chemiten ofisisyet choton kipsomanikik choton chebo sukul kobit kowalen data bundles , global pay ko noton koraa nekikotoret , boisyet noton nebo muswoknotet noton nebo kasari nebo mpesa ,ko mpesa ko kikotoret kot mising bik chechang eng emet noton nebo Kenya ,koaen boisyonik choton cheterterchin.

Chang kelchinoik choton chekenyoru ingewekta isurushek choton eng emet neebo Kenya ,netai kowendi tai anan koibi boisyet noton nebo Kenya kwo Barak akobit rapinik choton chekeboisyen eng emenyon, ko yekakobit rapishek chekeboisyen eng emet nenyon kowendi ngweny sabet akoek raisi kasit, nebo aeng ko menyoru kerkonget aketukul kobun srikalit noton nebo Kenya.

Oleriptoiken temik asikobit komakinyalil eng olyet noton nebo tukuk chechwak yon miten eng kaa o Chang kot missing netai ko yachei kosto chorwandit ton ae kasit noton nebo aldaet asikobit komanyalilak inendet, kit nebo aeng ko yachei ,ingokoito tukuk anan rurutik choton Chechik kewalen rapinik amatkobesendo inendet tukuk.

Oldoisyet noton nebo tukuk eng kasari, ko Chang ortinwek cheimuche ialdaen tukuk choton chekuk, netai koimuch imarte tukuk choton chekuk iboishen muswoknotet noton nebo kasari, kou iboishen stasionishek chebo radioishek ak akot kiptanganyit, imuch koraa iboishen simoit noton nebo eut omartaen tukuk choton chekuk.

Chang bik choton cheboisyen billboards choton ,ko eng temik snan ko eng bik asikobit koityi snan asikobit kokasak mungaret noton nenywan kosire tukuk choton chealdae eng billboardishek chu ,ko kelchinoik chebo kesir tukuk cheialdai eng billboard ,ko chang kot mising, netai inyorchinike choton alik anan choton kastomark chechang akinyoru kelchinet noton nemi Barak ,ko kikomuch kobaisyen.

Ngoalda temik tukuwak kobun indonyo choton chebo kaa, kokwatinwek ak timin ,ko terter oletoldoi temik chuton, ingoalda temik eng indonyoishek chebo kaa kotilen temindet kot missing, amune sikotil temindet saiti, ko ngamun aldechin bik cheingen inendet ,kerken koraa ak yan kaakda eng indonyoishek chebo kokwatinwek, ko yan kaalda eng indonyo nebo timin konyoru kelchin.

Chang ortinwek cheamuche aaldaen lokoekyuk anan akoytoen lokoekyuk koba emet noton nebo Tanzania, ko netai ko imuch acheng lorishek choton cheibe masikosyek koba emet nebo Tanzania anan ko lorishek cheibu masiket kobun Tanzania, asioyoktoen ichek ,kora ko imuch akomboan karit noton nemingin asikobit aiben choton lokoek chechuk.

Temik choton chetindoi kibakenge akotindoi tilyandit ak nayet ak bik choton chemengyindos tukul konyoru kelchinoik choton chechang kot mising, netai konyoru icheket kastomaek kobun bichoton akomuch koaldechi tukuk choton chechwaket anan rurutik chebo minutik chechwaket, ko bo kamanut kot missing kipakenge, tilyandit ak nayet noton netindo temindet eng bik

Chang kewelutik choton chekenyoru ngeropta rurutik chenunen ko ibei saishek choton chechang kot mising ako mokchinke kibakenge asikobit ketar kasit noton en chokchinet ko en olekiyoitoi boishoni koyochei koyai temindet ak biik che chang asikobit kotar eng chokchinet.

Kibagenget niton Nebo temik en noton robtaet Nebo tuguk chebo temishet kobakamanut kot mising ko kikotaret kibagenganiton temik chekirigistan gei koibchi tuguk chebo temishet ko kikomuch konet koraa bik chuton olekibaishoitoi tuguk chuton ba imbar

Ole aaldoi rurutik chechuket koba sang ko itabanat asiataban ole oldoen rurutik choton che chuk ko asikobit anai kelchinoik choton cheanyorchinigen en yekialda rurutik kobun oletabanat ko inoe sabushek choton chekenyoru kobun rurutik choton chekuket inoe kotkokawekun anan kot kokewe anan kobit asara ake tugul.

rurutik choton chechuket apche oleaaldate, sait ake ko aaldachini bik choton chebo kokwet eng kaa ko Yan kakomach kochsnga rurutik choton Akure chemungarainik choton chebo kaa akakachi rurutik choton chechuk, ko Yan kakes rurutik cheterter ako chang akomakyinke kibakendet not on nebo temik ak alikua akochino icheket.

Chang kelchinoik ak chepkondok choton chekinyoru eng temisyet, temisyet ko noton nebo minutik ak kiakik, ko alyet noton neanyoru eng minutik ko Chang yon kakirib akerikyi minutik, ko eng kiakik koyache keribe eng mnyanwakik akebai kobiyonso ,ak kobitu alyet noton nebo barak akenyoru kelchinoik choton chebo barak anan ko choton chechang, ko bo kamanut mising temisyet.

Chang kewelutik choton chekinyoru yon kichenge chemungarainik, ko yon kichenge chemungarainik ko ui kenyor icheket, ko kit nenyalu iyai asikobit inyoru chemungarainik akoiben rurutikuk beit noton nekararan iboishen muswoknotet noton nebo kasari asikobit kochengan. rurutik choton eng imbar ko icheket ko inyoru kelchinoik chengang.

Chang kewelutik choton chekenyoru yon kialdoi rurutik, ko kewelutyet netai ko imuch inyoru chemungaraindet nealen alyet noton nemi ngwany, rurutik choton chekuket, ko menyoru kelchin aketukul, ko asikobit inyoru kelchinoik chengang, koyache kityon imarte tukuk choton chekuket ak olekinyirchon eng muswoknotet noton nebo kasari, ko yeger chemungaraik kobwane koichek, koineken akonyokoib rurutikuk.

Chang ortinwek choton chekeiben chekosikoribok kongeten imbar akoi chito nelue, ko ingunon ko terter olekeipchin cheko, ko yon kiibchin cheko kulait koimuch iiben kit aketukul sibikerongyi culait komayachekitun , koraa ko yan kiibe kobikyalda yon iumate karishek koiben kalanisyek choton chebo cheko.

Tam amine ngendek choton chebo chumbek eng kaa, ko ngendek chuton ko Karan ako anyun kot mising, koraa ko chemungaraik kichame chemungarainik choton chealdae ngendek chuton, ko eng ngendek chuton ko chang kelchinoik choton chekinyoru, ko koraa .

Boisyet noton nebo logoywek chebo emet koityi bik ,ko bo kamanut mising, netai kotoreti koityi bik lokoywek choton chebo emet, ko eng kit aketukul noton nekatestai eng emet ko imuche konai bik tukuk chetesetai eng emet, Kobo kamanut kot mising letaet chuton chebo lokoywek chebo emet, ko asikobit konyor bik rapinik koyae kasit niton.

Alyet choton chebo tuka chebo imbar kongemaksen eng betut noton nebo kemeut, amune asikobit kongemak alyet noton nebo tuka chekiboe eng kas eng kemeut ko ngamun mamiten anan mabitunat amitwokik choton chebo kiakik ,ko cheko chekinyoru eng kemeut ko ngering kot mising ako tutikinitun kelchinoik choton chekinyoru, akobit koraa kotutikinit choton .

Kimnatet noton nebo sabet eng Kenya ko kikotoret temisyet ak mungaroshek choton chemiten ngweny, ko ingobit sabet noton nekim an

Alyet noton nebo rurutik chemi imbar asikobit kotilak eng korenyon ko yan kayachi kasit neo temindet minutik akobit konyor rurutik choton chemiten barak, ko yaton eletilakse alyet noton nebo rurutik, yon karibu temindet rurutik eng imbar akirikyo eng saiit aketukul eng tukul korutu komnye, ko karon yealda eng alyet nemiten ngweny konyorchiken kelchinoik koraa cheamatin.

Eng toretikyuk choton chebo imbar, ole koabayteauno komakomiten amitwokik ko kiaale mchelek choton chetariti eng amitwokik chechang asikobit achobe eng Kila betut ele yon aywan kasit, koraa eng lipanet noton nenywandet ko komakyinke alak amitwokik ako ma rapinik, ko kit nekyayae ko kikyoe isabu akakerchi icheket bandek choton chekimakyiniken.

Katoltoleiwek choton chemokotin eng imbarenyun ko eng betut netai ne ki apaminsei ko kiamuch anyor en one hecter fund ko kiitesot katoltoleiwek choton ko en chekwomoche atopenen bandek ko kiamuch aboip choton chepo serikali chekomiten beit ng'weny kidogo ko en kasari ko kikotesak oliet noton nebo katoltoleiwek ako ui inyorchike katoltoleiwek choton chebo beit ne raisi.

Asikobit komaruryo bandek eng imbarenyun ko mabwatyini ko teset noon nebo keswek, ko kikoib kaimutyet neo teset noton nebo keswek, ko eng minset nekokaminse eng kenyit niton ko komanda rapishek choton chechang kosubken ak teset nebo alyet noton nebo keswek, asikomabit komaruryo bandek eng imbarenyun ko ngamun imbarsnoton ko kikamin bandek kenyit nekonyen.

Eng indoyo nebo emet ko olebartaken temik choton chebo kaa ak chebo timin ko ibei icheket rurutik choton chekerken, ko yeit indonyo rurutik chuton ko ui komanda rurutik chuton ngamun kerken.ko kit nenyalu koyai asimabit kobarken kiyachei koib rurutik choton cheterterchin kobwa ndonyo asimabit korebebken castomaek choton mi ndonyo.

Kaimutik choton chebune temik chealdse tukukchoton chechwak koba ematinwek choton chebo sang ko netai ko wallet noton nebo rapinik nematerektayat ko imuche komanyor icheket kelchinoik, imuch koalda temindet rurutik choton Chechik kou olekikaaldaita eng tai ako kokawalak koraa olekewaldai, imuch kobosak choton kelchinoik chenyoru temindet ko kikonyor temik kaimutik mising.

Eng kajiado oleimuitoi temik chebo yundo kotem amitwokik choton chechang sikobit koitchin ak maket noton nebo chemungarainik koyochei kokilchikei ak kokesikei temisiet noton nenyone yoche kosup konetutik koboishe muswongnotet nebo kasari ak kora koboishe choto sirutik asikobit konyor icheket ortinwek choton cheimuch kotem akonyorchiken amitwokik choton che chang kora koyochei kosirkei eng kibakengeit noton nebo temik asikonyorchigei minutik chebo imbarenik chechwan.

Oletoe kobanganda temik olyet che keswek ak katoldoloik eng betushek choton cheungotin olyet nebo chemungarainik ko yochekocheng rapinik anan chepkondok choton chetesunotin eng olyet nekobo kenyit nekosirtoi ,yoche koyai kou noton temindet asikobit komararchi chepkondok indoite kotesak olyet noton, ko yebisak olyet noton koraa konamekenak temindet.

Kiit nengeme oliet noton nebo pandek eng ndonyo ko itunet choton chebo pandek yeit pandek ndonyo eng chong'indo kobosoksen oliet noton nebo pandek ko yeit pandek choton chengeringen ndonyo kotesoksen oliet noton nebo pandek ko kiit nenyolu keyai asikobit koma ng'emak oliet eng ndonyo koyoche koit pandek eng kerkeindo en.

Oamune o bichu, kabet eng oret kidogo ako kawendi sukulit noton nebo chemaner, tos otoreta omwaywa olekiitito sukulit noton anan tot ongeererwan oret noton kibine kebendi sukulit noton ii.

Ole imuche kotuyoikto Kee kotuyoshek choton chemobo serkali asikonet kokwotinwek akobo rapisheki ko chobe icheket seminaishek choton chetoreti biik en kokwet konai kole kiboishoito rapinik kibunee choton boishek chepo kokweti ak kirwokik asikopit koyum biik choton kopa konyor konetishoshek akobo ole kiboishoito rapinik